En pichait ni okere boisiet nebo minset ab kirindila, olekinetitoo chito boisioni ko nyolu inet inendet elekiboldoo keringoik boroindo nenyolu kebal keringoik simorikyin missing ak kora nyolu inet kerichek chekiboisien kebiten logoek chuton olon mi mbar akoi koit kasarta nekaam kebut logoek. Ak kora nyolu inet chito olekirotitoo logoek chuton matkoruiyo en ng'weny anan elekitoretitoo logoek chuton koruryo komie

Ele ripto chameet ab kee nebo sobet konyolu koamisie komie koame logoek akoam tuguk tugul che kiame che toreti borta konyor korotiik ak koyai borta kora kobois komie ak kora nyolu kwendi jito sipitali kila kopagochegenin kot ko mii miando negokochut bortonyin komanai anan kotkomoi kiit ne nyolu koyai ta kotes ki negimokyin gee en borto ak kora konyolu kobois inendet en boisionik alak tugul cheimuch kotoret borto kou kolabat anan kochesan mpiret si kotoret korotiik koba komie en borto

Boisioni en kokwetnyun keyoe en kasarta aketugul olon imoche iminse anan item mbaret nekoan kobur buch boisioni komoche chii nenome mogombet ak chii neterun eik chuton sikoba lain masitya korwaat eik komusmus mbaret ako boisioni komoe chi nengen konam mogombet sikomuch inendet koter mogombet kwo lain amasitya kochunchun mbaret olon kiminse anan kekerere mbaret kobur komie.

Oletounen yan kewe sipitali koamin cholera ibetepe ibenome itepe takitari nenyoe mioniton ak ibe arorchi inendet elekinamda tor inyoru mioniton anan tuguk chekiyai kotkonamin mioniton ak kora iororu tuguk anan tabu nekoribunu atkai tugul kon konamin mioniton akoi ibenyoru inendet

Tebutik chenyolu atep kotom ayat akauntit nokonoren rapinik ko nyolu anai ole akauntit noton kobure kasarta netyan ana boisie kasarta netyan komii rapinik nyolu anai ole konori rapinik chetyana akauntit noton kora. Tebutiet ake kora nyolu anai ole imuch onem rapinik kyuk anan anyor rapinik kyuk saisiek ata atkai tugul komokyingee ak kora nyolu inai ile iburtoo ano rapinik choton komakitwa ana nee neyookse ndo kitwoe rapinik choton komenemu inyendet komiten akauntit noton

Kit noyoe olan kakikerenan benkit nyun nekibore achut anem rapinik kyuk obirchini biik chekichobwon benkit noton ak aarorchi kit nekayai tor keker benkit noton ak ateben ichek kora kit noyoe kotor keyotwon benkit noton anan amunee sikaikeker benkit noton ak kora oteben icheket kit nenyolu ayai simatakekerenan benkit noton atkai tugul yon oboisien

Tuguk chemuche icharipunan ngiwendi kechekenin konyolu inai ile iomisie komie nyolu kora inai ile nee ne iniam komuche kowechin ana nee nemeboisien ana ko niboisien koyoe bortong'ung kong'emak ak kora nyolu inai ile imuche iyai kasit anan komemuche ko nee neiyoe tor imuch iyai boisionoton. Kora nyolu inai akobo chametabgee nebo borto ngotko mii ikose maat anan imiten komie mekose maat neoo en borto

Kit neisibu biikab oret anan kokwet missing asikoker kole korib ateptonywan konyolu konai biik chebo komonut en kokwet konai boisiet neyoe bichoton ih ak konai amunee sikai kikoi bichoton koyai boisioniton anan kot kikoi kit nebo maana koyai en kokwet ak kora koyoche konai tuguk chetesetaa en kokwet atkai tugul

Tuguk chotebe olon amoche anyit loan konyolu anai ole loan ichoton kekonon en kasarta netyan anan kikonon kasarta netyan akoi amuch awekta loan ichoton nyolu anai kora ole ndomoliboni loan ichoton en kasarta nekakimach kimuche kelyonjon ana kelyoi you loan ichoton tatun keliban ak kora nyolu anai elekindewon loan ichoton ak elekilipondoo loan ichoton tatun kobek.

Boisionik chenyolu oker koyobu serkali ko boisiet ab chobet ab oret olenyolu kochop oratinosiek serkali chetuitos nganaset ak nganasok alak olenyolu kobunokse. Boisiet age ko tegeet ab sukulisiek, nyolu kotech serkali sukulisiek chemuche kosomanen look ana konyorunen somanet atkai tugul. Boisiet age kora ko boisiet ab biashara olenyolu kenai kele aisurusiek chekitilen biik cheyoe biashara keboisien en ano ana keibe koba ano aisurusiek choton akoboisie en ano. Boisiet age kora ko olekitoreti biik chemoimuchegee en nganasok tugul elenyolu konyorchigee toretet kobun serkali kou biik alak

Pichaini akere boisietab minsetab mokobek, atindoniot amune si achome boisioni ko mokobchat komoche mbaret ne kiten, ako momokyinkei mbolea asi korut mokobchandanito. Atindoniot ake ne kiakas akobo mokobchat ko, ilen iam mokobchat kotoreti chito koker komie ak kotoreti kora konyor chametabgei nebo borta, atindoniot ake ne achame akobo boisioni ko, imuche imin mokobechuto kasarta ake tugul ko ka ropta anan ko kalale asista.

Ngicheru rapinik kong'eten M-pesa kobwa benkit komomii rapinik alak tugul chetilenin amun keyokte koba benkit. Olon miten rapinik benkit akimoche inemu kobwa M-pesa komomii kora rapinik chemuch kotilenin ana koibenin

Boisiet nokere en pichait ni ko boisiet nebo minset ab ketik, abwote ayoe boisiet boisioni en betut netaa ko kasarta nekimomiten ropta en nganaset nyun ako kikokikur tuiyet biik ab kokwenyon kole chitugul konyolu komin ketiik cheite muut asikomuch kotoretech en ropta ana komuch korobon kokwet nyon amun en kemeut ne kian kotesetai koboch keny

En pichait ni okere logoek chekakiyum en bokosisiek cheterterchin, boisioni kobo komonut en kokwet nyun missing amun boisioni kokoin chito anan temindet konyor rapisiek akonyor kora logoek cheome inendet atkai tugul. Boisioni kora kotoreti biik en kokwet amun ibortoo kokwet elesoru biik cheloen chemomine logoek chuton kosoru en korenywan nyokoalda ak konyor icheket rapinik cheimuch kotoretengee koalen tuguk alak anan koalen amitwogik alak chemotinye icheket. Ak kora logoek chuton kobo komonut missing amun yoe oldo kokaranit

En pichait ni okere en yuu okere logoiyatab maembe netogomii ketit barak. Logoiyat niton en koborunen netogu kokokorur logoiyatndaniton okere kora ole tindo moet logoyaniton neimuch komii kit nekonoch sikai konyor moaniton anan ko koimuch konam miondo nenome logoechuton anan imuch komonyor ribset nenyolunot en temindet simaimuch konyor moaniton anan kobur kouon kokoyait logoyatndaniton en mbar

En pichait ni okere en yuu okere ketit nekosich logoek, logoek chuton kokoruryo missing neboru kole kimin temindet komie ketiton akoribon komie anan kobit ketiton tatun konyor logoek chuton. Logoek chuton kotakonyolilen neboru kole logoek chu komuch kotom koruryo anan tomkoit kasarta nekokoam kebut logoek chuton. Logoek chuton kobo komonut missing kora en bo en chii agetugul neome logoechu amun toreti borto konyor tuguk chemokiyingee borto sikonyor chito chametabgee. Kora ketiton koyoe konyor koristo nekaran atkai tugul.

En pichait ni okere en yuu okere logoiyatab peas nekakitil koyob oeng'u, elekimindo logoiyandaniton kemine keti kou ketiik alak ak iribonu tatun koet olekakoit kasarta nekakomuch konyor anan kosich logoek chuton. Logoek chuton olan kait koruryo komuche koruryo en ketit barak anan ibut ak inyerur en go tatun kolusto olekakoyam kiam. Olekiomdo logoiyandaniton itile koyob oeng'u ak iste tenderek chemiten orit ak ibolu balaliat kora oleimuche inyoru any bendo, ak ih benyoton

En pichaini okere en yuu okere boishet nebo minsetab lokoek chebo lakwat, boishoni kobokomonut mising amun yoe temindet ko nyor rabinik atkai tukul olekamin lokoe chuton akoi kasarta nekait korur oleimuch inendet kwalda lokoechuton ak konyor rabishek, boishoni Kobo komonut kora mising amun lokoechuton komuche kwaam tiong'ik alak anan imuch konyor kwaam lokoekab ketiton olee horeti icheket kosopcho, ak ko lokoechuton kora kobokomonut en chii aketukul neome lokoechu amun tinye tukun chemokying'e borto anan tukun chemokying'e chito sikonyor chametabke nebo borto atkai tukul olekaam lokoechu.

En pichait ni okere en yuu okere ketit nebo lekwet nekosich logoek chekomuch koresyo, logoek chuton koboru kole manyor ribet nekaran sikomuch korure logoek chuton amun kobur koresyo akololio soiti Logoek chuton kokoyomio neboru kole imuch kokonam miondo anan komorib temindet komie logoek chuton olekongomii kasarta nemii koruryote ichek.